Ing'as aitobir ashu aifieka olchamba, ashu ewueji duo nindibiri, netur, nintau nkoben pookin, nintaarisha metaa kesawa arashu ka clean. Ore piidip, nilo ainyang'u empegu, nilotu aunoki enkop, nintook oladuo shampa lino. Niwosh olnchani oishaakino pewoshi, pemetum ake intuduii imasaa inonok tolchamba.

Kejo petumoki atodol ing'uesin, ompukunot napapasha, neidimayu metii iwuejiting' enye. Ore enkae naa, eh kejo peetum si aitishipa aate tombaa, ah tenkata nemetii siaitin. Ina edamunoto elelo tung'anak opuo adol ing'uesin, amu kidimayu nemetii ng'uesi inkwapi enye. Neponu adol ing'uesin tepak emasai mara.

kumok mbaa naningo tolkerenke nagirai aimaki woore tolkerenke lang naa eimakitaki siasa kidolta ngole orais ibelekenyita cabinet lenyenak nikidolta sii mbaa emaendeleo nagira apuoo dukuya. kidolta sii epoito dukuya tolerenke lang kidolta sii nkuliee baa nemegira aitiship yiook amu eton sii mibala enkoitoi esiaisa

Kajoki emintoki aapuo ainyiang'u isimuui ake naamiri erejareja, eulokinoto ildukaai oomirieki isimuui laa tenelo naai metaa ketarruoyie naa iyata ewuei niindim atushukuny'ie ina simu, nchere ashuk amu etarruoeyie amu olduka oyioloi enaa le Safaricom, nchere ake pee eku etarruoyie esimu neeta ewueji niindim atushukoki. Kake tenilo ainyiang'u esimu ake toonkoitoi naa itum naa asara sapuk.

Maiyelo taa nenia pii amu mikieta yook eramatata onkitenjon te nkopang. Neeku melelaeku nai taanaku kitum enkiteng nenajuut arashu sapuk talalainchere. Kaji eikoni pee nkitomoki sii yook entasaru naa enkisui ana inkitenjon naiting'to tenkop? Amu mikieta yoo katukul eramatata onkitenjon.

Tanaata biashara ai arashu enkinyang`a ai nayieu naitaduaaya arashu naitoningoo naa kalo enkitesheni yeyote nayiolo nalak iropiyian pee etumoki aitangasa ina biashara ai telalai ote nguton netumoki aitayiolo iltunganak eimu enkitoi oloingange le simu 9cs)eredio amu ina kata ake etumoki iltunganak atayiolo aajo kaata biashara tewuei neje.

Eng'as adung entim, tenetii entim ine wei, ore eniare, nidotu inkoben tenetaa ketii inkoben inewei, tenetii isoito, niwang'ie, nekirem enaduo weji nijo pekipik nursery esukuma. Ore indipa airemo, nilainisha enterit metaa kila aini ogira aitasho, iko nyororo ore piindip ailainisha enterit, nimber ilkutiti mutaroni kutiti kutiti kutiti, nitumoki atipika embegu esukuma lelo ainini kutiti litundung'o tencheta nibukoki enkare.

Mayiolo taa ina pi ,mara aria`a ajo kaa office alo paatum passport nalotie airuratie enkop e Kisumu meteleku nai enkariano ,oe enkitengenenare ,oeutaroto pee atumoki atayiolo ajo kaa amu eitu naa akata nanu aitumia enkoitoi enteke ae fly arashu alo aisafirisha aisafiri te enteke niaku mayiolo pi katukul katukul

Mara taa aria pi tenkoitoi naitobirunyieki sheriaa arashu nesuji peyie eitabari enaduo sheriaa .amu ketii mbaa naingata yiok kitii iyiook aa idia mashinani ketii ntokitin nimiyiolo netii intokitin nimikira ariak tenena baa naasitai te bunge meteku nai tenaa ekitum enkitengenare oe utaroto tenguton otelalai pee kitumoki aatayiolo naaku olee mayiolo katukul.

Pishukokino ake cashier arashu ewueji nitalakie impisai inonok ololan linonok laba anaa ilinyangwa iyie tenebo o receipt ino nikinchooki pin`dip ainyangu ilolan linonok nishukoki cashier nijoki kulo olan duo ainyangwa kake kitoponikia kulo lemaniche duoo atalaa so lazima pee ee eikaguae ,nichooyo nichooyo metayiolouni ajo kaja italaa netumokini atoriny lelo lituilak

Tengaraki naa yiolo paa ajoki etii eramatata arashu embaata kitok nena sipitalini oloopeny', nchere etii irkeek te elulung'ata, netii sii imashinini te dede amu ore isipitalini oloopeny' naa eking'ori enaa enayieu olopeny' nikintaasi naa aitum sii embaata te erisioroto o elaata nilak ina sipitali too impisai inonok, neeku ina pee enyorr iltung'anak metabaki toosipitalini ooloopeny'.

Eton kiata yiook emuratare oolayiok ,ninye tamaduni neton aa asapuk tenkop ang kimurat ilayiok . ore eniare naa tenaaku eidipaki aatumurat iladuoo ayiok epuo irkuti murano, ore piidipi erishata naje naa kiaata entoki naji eunoto oormuran neton kiata tenkop ang te dede, ataa nena baa ekitamaduni ninche neton etii emurrua nikimanya yiook arashu olosho likitii yiook.

Ore faida naata eunoto ornyanya amu ore nye na kiata yiook tenkop ang',kitataanu olduka. Mintoki aku kelakwa eninyang'unye iladuo nyanya, ashu mintoki aku intoki alo ewueji nelakwa pe itum irnyanya. Ore enkae, keeta si dupoto te biotisho oseseni loltung'anak. Tenelo metaa keetae ilnyanya teguton tenkumoi, nakitadou si bei. Metaa kiteleliaki iltung'anak oinyang'u. Amu keeku naa ketii tenkumoyu.

Aikino nanu enkutuk emaa. Na ninye aitumia tonkatitin kumok oleng'. Meteleku nabo, tenetaa kaata iwuejiting' natii, metaa matii atua irmaasai, nakaitumia kiswaili tenetaa kaboitare iltung'anak oiro kiswaili. Nenelo si metaa kaata iltung'anak oiro enkutuk ekinkeresa, na kibidi peyie atumoki aitumia sinye kinkeresa, hoo na enkutuk emaa aitumia tonkatitin kumok oleng'.

Ore temurua naingua nanu, naa eg'ol peyie itum embaare tesipitali nikitaaniki, tenkaraki tenkaraki ore toonkolaitin kumok, arashu toonkolong'i kumok meikena nkolong'i naati oldakitar,i onkolong'i nemetii olaaduo dakitari. Nkolongi nemetii inkimok alang' inkolong'i naati oldakitari esiai neeku kegol oleng'.

Mekiata taa enkariano pi nikilikiorie network tenetaa meetae nkoitoi are ake kintumia either ake pee kipuo enkopis olaiguanani aaliki ajoki meetae network te murua nikitii nabo ina. we enkata kitoni naa pi ometaba anaa nikidol ajo etushukunyie network amu mitu itu ishori iyiook orekie likilikinyie eem nkampunini e network aajo imina network ashu signal e network te murua ang.

Aitobirr ake olchamba lai kiti naaun indaikin aainei toladuo shamba napik sukuma enkiti wuei, napik spiinach enkiti wuei, napik imboosho enkiti wuei napikikipik pooki inkutitik-inkutitik omitoshea enaduo wueji naata, amu ilo shamba kiti naa aata, neeku nijia naai nanu aikunaki.

Kayieu naaji tina enkitengena tenguton otelalai. amu maata enkariano ajo kaa nabo, niaku idimayu naji nalo account ashu nalo e benki paalo aikilikuanu te lalai nalo aikilikwanu tenguton ajo kaa nabo naata dupoto amu maara ariak oleng.

Kepaasha eunore olchambai liatua inkishu olchambai sapukin amuu ore ilchambai liatua inkishu naa kaikutitik naa ketii iny'e iwuejitin nemeiremoyu katukul, netii iwuejitin nemetii enkare naidimi airemie iladuoo shambai amu ore ewueji sapuk naa indaat oonkishu, ore iweujitin neetii ilchambai sapukin naa idol ake ajo aikiti eramatata oonkishu teine neeku kepaasha katukul tenchoto ai nanu makewon.